Wore eng'eno, arashu imbaa niyieu peeyie ias enasiai, naa kenare nishomo sukuul, ashu nisumare esiai enchatare oopapit. Kenare nai nishomo sukuul arashu training, arashu nitaasa esiai tesaluun, esiai enchetare orpapit. Wore ake pee ias enchatare oorpapit, tenkata naado, nitum naa ormoo tesiai enchatare oorpapit. Wore ake pee ias niana are, angas alo training, niigil nilotu alo naa aas esiai te saluun, terishata nemedorop, nitum naa ormoo sapuk naa iindim naa ataasa ena siai tesaluun ashu tiaiwoji. Neeku niana imbaa, nenare niyiolo, pee ias ena siai.

Ore eniiko peiye entobiir ena baye nadolita naa ore ena naa enkukuu naitenyang'aki nedunyii olgoos, neidung'ore leilelek, neitayuni lpaapit arashu manyoya. Ore enaikoo peiye aitobiir ena naa keneree naibung'u enkuku arashu ninyee oljogoo ore ake peiye aibung'u ele ilchogoo arashu ena kuku naing'as nadung'uu naa ogoos ta nkaaleem. Ore ake peiye adung'u neneree naa paa ayaa saarje meibokori te nkaata naadoo omeishunye ele sarjee. Naibung'u ajee naitodokii naa ena kuku atua enkare neirewua meshoomita naa kuloo lpaapit pookin. Ore ake pee epoo kuloo lpaapit pookin pee ing'uari ele lchooni nadung'u naa nkeejek nairoo lpaati aikiiny' pii aitaii lpaapit etoon etii ena kuku .Ore akee paa aikoo nejaa naa keaku taa aidiim atejoo ataasa ena baye naa nadolita te pishaa nadolita.

Kikumok ireteni otamol ilairemok, tenkalo esiai enkijiape. ore enkijiape naa entoki etipat oleng amu, ekiliki naa ilairemok enkata, ashu ilarin oolare neunisho ilarin lemenare neunisho. ore nkatitin arashu ilapaitin otii enkijiape oleng, naa olameyu ilo metii enchan neeku naa menare ilo neunishoi oleng amu eetae enkare. ore enkata pookin naa ore enkijiape ketii nkatampo oleng oloingang'e, naa kitodolu naa Ina ajo kelio nkatampo ashu kenare neunishoi oleng. naa nejia ake sii etiu, enkata natii osiwuo enkop. ore ake enkata natii osiwuo enkop oleng naa, kitodolu Ina ajo kidimayu nesha oleng

Eeh kaidiim atolimu ena baye nadolita nanu. Ore ebaye nagira aasa tene naa kadolita nkomiani nainosita naa ebeenek to ilchaani. Ore kuna omiani naa kadolita ajoo ketii olcheekut arashu oltung'ani ogira aing'or. Ore kuna omiani, ore kuna omiani naa ore pee inosita ninchee beene kelelek aa laimeiye nkop natii ninchee. Ore sii kuna omiani naa kadolita ajoo nkoomiani kumook oleng naamanita naa olchaani oboo, netii sii kuna omiani ewueji naikarara ana oloipololi. Neeku ore kuna omiani naa loopeny' nagira naa loopeny' aramaat. Neeku nena naa ebaya naidiim atodilimu nagira naa aasa tena pishaa nadolita.

Wore naa inyamalaritin, naipirta oloingange, nakira naanche ilairemok aimaa teunoto endaa, otenebo eramatare oonkishu naa. Wore esiai enkijape naa enetipat oleng' toolaramatak loonkishu, olairemok. Keetae enkata enkolong' oleng', naa wore enkijape naa kirowua oleng'. Wore peaku enkata enkolong' oleng', naa wore enkolong' naa ketorono oleng' amu keyau olameyu, wore enkata natii enkolong' oleng', naa kepej inkishu oleng', nepej siinche indaikin natii ilchambai. Wore sii enkata osiwuo, naa kaitorono sininye oleng'. Wore eneeku kesapuk osiwuo oleng' toloingange, naa kelelek iinyial endaa, naatuunoki naa tolchambai amu kelelek negil, arashu neor olchamba, neeku naa neeki ilairemok hasara. Neeku niana naa, inyamalaritin naipirta oloingange.

Ore hasara naata enchaan sapuk naa kaikumook nkasarani naata enchaan sapuk oleng. Ore nchaan sapuk eneshaa naa keidiim neuroo nkajijik, keidiim neuroo elkiek, keidiim neipuur esilang'eni, aipuur oleng ometaa meookunoi kuna silang'eni amu niidokie ltung'ani nee kiyaa naa eiyee. Ore sii enchaan sapuk eneshaa oleng naa kinyeel lbarabarani neeku meitumokii nkaarin aimaaa kuloo lbarabarani amu keboore enkaare, neinyeel ldaarajani neeku nena naa nchiidai naidiim enchaan sapuk eyaau. Keidiim sii etaa kearaa olkejeek sapukni oleng naa ore kuloo lkejeek tinibung'uu naa kidiim awetaa ltung'ana. Ore niikoo pee iboori naa pee eshatii ldaarajani loigol oleng, nemee ntokii amaany elmpuraiyo oiragie nkaare oleng, omanyii nemanyii ldonyoo, ore ai nemeitokii atuur silang'eni laajuut oleng naibook enkaare naidiim eyaaki ltung'ana ng'eaa toorno.

Ore inkoitoi naidimi aitumiya peyie eiboori inguesi naanya endaa olchamba tenebo naaji omoyiaritin, naidim ainyala kulo ilshambai edukuya, ore eninko neiboori inguesi pemenya olchamba naa peikari ale ilchamba, keidim aikara ale ilchamba eitumiyari nkiku, ositima, ewaya enoshi ake enchuma, kore teine naa keidimi aibooi inguesin nijo ilkanjaoni, nijo inkishu naa keiboori pemeitoki aanya ilchamba. Ore imoyiaritin naa peesuji peramati ena daa, nesuji too irkeek neyarr imoyiaritin, naau inkukuni kutiti, motonyi naa kesuji ana daa peyie emeitoki aayau ana inguesi kutitik imoyian. Ore enkinyala nayau naa ore imoyiaritin ore netii neinyal endaa olchamba, neaku meinosai, ore enkishu enenya endaa naaji elchamba arashu ninye ilkanjaoni, ore peenya naaku asara naa te lairemoni nelo ninye asara.

Ore inkoitoi nainyiale enkibelekenyata oloing'ang'e enkiremore temurua ang ena natii nanu naa ore ake enkata pookin natii osiwuo oloing'ang'e arashu naa sapuk eh osiwuo toloing'ang'e naa ore osiwuo toloing'ang'e naa ore osiwuo sapuk naa keuroo indaiki natii ilchambai ore irkeek adoru lijio ilormarikoni naa keroo negil ore endaa nijio irpayek naa keroo sinche nesulu neyaki iyiok asara sapuk oleng ore enkata natii enchan sapuk oleng enkop naa keyaki sininye iyiok asara amu wore enesha enchan sapuk oleng naa keworr ilchambai neeku keeta asara oleng ooleng oleng naa ore ena shan naa kiput enkare enkop oleng neeku irkejek orulo neku ore pe pelo enare neoroo nendaa endaa pookin natii enkop ore endaa nijio kapishi impoosho neoroo neyaki naa iyiok asara neku ekipuoito naa asara sapuk oleng.

Ore enkotoi nainyalee enkibelekenyata oloing'ang'e enkiremore te murua ang' ena natii nanu naa ore ake nkaata pookin natii osiuwo oloing'ang'e arashu naa sapuk ee osiuwo to loing'ang'e naa ore esiuwo sapuk naa keuroo ndaakin natii lchambai. Ore lkiek adoro lijoo loo lmarikonii naa keuroo negiil. Ore ndaa nijoo lpaek naa keuroo sii ninchee nesuluu neeki yook hasara sapuk oleng. Ore enkaata natii echaan sapuk oleng e nkop naa keeki sii ninyee yook hasara amu ore eneshaa echaan sapuk oleng naa keoor elchaambai, neeku keeta hasara oleng oleng oleng. Ore ake pee eshaa oleng naa ore ena shaan naa keikuut enkaare nkoop oleng neeku elkejook oboo neeku pee ilaa ena aare neoroo endaa endaa pooki natii nkoop ore endaa nijoo kabishii eboosho. Neoroo neeki naa yook hasara naa enkipotoo naa hasara oleng.

Ore inkoitoi nikindim nikimokunye enkibelekenyata oloing'ang'e peyie kidol ajo kebik ilchambai lang eisho, naa ore ilarin olarin likitoni kituunishete, nikitoni tenebo ninijo kaji oshi egira oloing'ang'e arashu enkijepe oloing'ang'e aikunari too lapatin opashipaasha, nikintenyenyuk, ore ake pee elo nenyanyuk olkuak oshi le inkijepe oloing'ang'e to lapatin pookin lo larin likituunishete, nikiyiolou naa ajo enji oshi egira aikunari, enji egira aikunari enkijepe eloing'ang'e, nikindim sii aitumiya laing'eni oidim nai enkijepe neliki yook ajo amaa aleapa enji etiu ena enkijepe, nikindimsii aitumiya imashinini oshi naipimieki enkijepe ayiolou naa ajo kaji egira enkijepe atiu peyie etumoki anda ilchambai lang atobiko anaa enetiu.

Ore eniko ilaremok peyie ijipanga, pemepuo ninche asara tenitu esha idipa naaji atuunisho, naa kenare nees imbaa kumok. Ore enedukuya, kenare netur isilankeni nashumie enkare enkata pookin nasha, peyie ore ake neishunye enkare enchan arashu neishunye enkare tenkop, neoku naanche arashu i pump enaare natii esilanke, areu ilchambai lenye, peyie etumoki aitooko kuna daiki enye natii ilchambai. Kenare si nidimayu neuninsho ninche tebata irkejek lemedung'o taa nkariak, peyie mitoki naa ninche naji anyamalu tesiai enkare, naitookie enadaa enye peyie mepuo naanche asara. Kidimayu si neeta iltankii, oukunye enaare ashu orreshie enaare enkata enchan. Neeku nena baa, enare ilaremok nees pemepuo ninche asara.

Ore eniko ilairemok peyie ijipanga pemepuo ninche asara tenitu esha, idipa naji atuunisho, naa kenare nees imbaa kumok. Ore enedukuya, kenare netur isilankeni nashumie enkare, enkata pookin nasha, peyie ore ake neishunye enkare enchan arashu neishunye enkare tenkop, neoku naanche arashu i pump enaare natii esilanke, areu ilchambai lenye, peyie etumoki aitopoku kuna daiki enye natii ilchambai. Kenare si nidimayu neunisho ninche tembata irkejek lemedung'o taa nkariak, peyie mitoki naa ninche naji anyamalu, tesiai enkare naitookie enadaa enye, peyie mepuo nanche asara. Kidimayu si neeta iltankii, okunye enaare, arashu orreshe enaare enkata enchan. Neeku nena baa, enare ilaremok nees pemepuo ninche asara.

Wore inkoitoi naidim serkali aateretia naa ilairemok, toorishat enkibelekenyata torok oloingange, enkata nijo olameyu, enkata nijo inenchan sapuk oleng'. Wore enkata olameyu naa keimaa ilairemok inchidai kumok oleng'. Wore enaa serkali, kenare ningurakini ilairemok enkare sapuk oleng', naitookie naa ena daa enye, peyie menyamalu naanche, tesiai enkare. Wore sii enkata olameyu, nimitoki ilairemok aunisho oleng', amu meeta iropiyiani, kenare serkali, nisho ilairemok iretot nijo, ilooni peyie idimie ninche, metaasa ina siai. Kenare sii wore enkata enchan sapuk oleng', nitobirakini ninche ilbarabarani sidan, oidim naai aatanapie ena daa enye, enkata pookin nayieu ninche neya, ena daa osokoni. Neeku niana inkoitoi naidim serkali aateretia naa ilairemok.

Ore enikuna enkibelekenyata enchan arashu eishoi oondaikin naanyai nijio irpaek temurua natii nanu naa ore ilameyutin adoru neyautua inchidai sapuk oleng' ore eneeku olameyu nemitoki irpaek asiho oleng' amu meetae enkare nagirai aabukoki ore eneeku olameyu oleng' neeku nemeetae enkare nabukokini endaa neeku kitodolu ajo ore ilairemok naa kegira aanyok oleng' aing'oru ena are nabukoki endaa tolchambai naa ore ake pee elau irpaek enkare naa mitoki naa siinche aisho oleng' neeku ore duo enkumoi orpaek naidim olchamba aitayu nedoyio naa amu meekure egira atum enkare etoki naokito neeku kidimayu naa ketoyu naa niche kegira aalau enchan nabukokini olchamba

Ore dupoto eramatare nadungokini ilaleta naa ore ene dukuya, ore enkop nadung'i naa kitopir ninye Ina enterit, nitodolu ajo ore eitopor enterit, ore nkujit, teilo are ashu ilo Ina dungoroto eilo alw sapuk naa kepir oleng amu, arashu nkujit sidan, amu kepir enterit. ore eniare mitoki inkishu aituny oleng, elaallw obo ashu Ina dungoroto ele ale obo amu, ore pee elo

Ore enkinyala naata eramatare najo na sinanu nadungukini nkishu laleta tormanyara na ore ake pidung olale metaa laleta kutitik kutitik otii atua olale sapuk ore ake pipik nkishu atua eleale nimitoki nkishu apuo oleng neaku ore elototo onkishu kegaram oleng mepuoito nkishu ana enaifaa pepuo enkiti woi ake ebaya neshukunye nebaya enkiti wueji neshukunye neaku ore nkuti kujit natii elee ale nesieki nkishu amu kekiti eleale na kutik nkishu neaku mitoki nye enedukuya apuo enalkwa oleng na kenare enkteng nelo enelakwa oleng alo ometanaurau openy nedol ajo etaraposhe mitoki si nkishu atumbnkujit kumok ana nai tenegira apuo enkop nalakwa oleng ore si olchamba otii nkishu kumok na ketoronok si ninye oleng.

Ore olola loropiyiani onotito ilairemok tenkarake etanya ilchambai ebulu etuata sii inkishu arashu gharama eunore nayawue enkibelekenyata oloing'ang'e naa kegira ilairemok alau iropiyiani ore ake peye ilchambai naa hasara sapuk oleng tolairemok amu ore enaduo daa natuuno mekure eyiolo atimirr amu einyiale naa mekure eyiunoi tesokoni nelau naa iropiyiani naa nejia etiu inkishu ore ake inkishu peeye nemitoki aaku keeta naa olaramatani lonkishu inkishu namirr ore ake peaku miyata inkishu nimirr nitodolu naa ajo miyata iropiyiani amu meeta enitumie iropiyiani neeku ore olola sapuk naa tumoto oropiyiani amu kegolu pii mintoki atum iropiyiani eniasie naa isiaitin niremisho iropiyiani niremishore iropiyiani ninosie endaa iropiyiani nishetishore arashu ninye eniyieu enkila ninye ninchop.

Ore embaye naidim atolimu ajo eh kanyio nagira aasa tene naa ore enedukuya naa ore enewueji naa esokoni ore sokoni newueji nemirie iltung'anak indaikin pookin inkilani arashu intokitin akeyie pooki e biashara otene nadolita naa ajo etii iltung'anak oasita biashara amu etii iltung'anak omirita indaiki olchamba nijio irnyanya irmariko irmaembe irmachungwa nadolita naa iltung'anak egira ainyiang'u sinche kuna daili namirita ilairemok adalta sii ajo ore ene ketii iltung'anak kumok oleng ooleng oleng netii inkajijik natehetaki naa pesieki biashara kidimai naa inkunenye arashu inaishoo sirkali neeku ore enewueji naa esokoni ore esokoni kegira naa iltung'anak aas biashara egira amirisho amirr indaikin enye pookin neeku nana naa adolita nanu nagira aasa tene esokoni etiiki esokoni etii iltung'anak ninye egira naa amirishore amirr endaa enye peyie etum iropiyiani naasie esiai enye.